Rĩrĩa ndũma yakwa yakinya yakũigana, nĩthiaga harĩa ndĩcihandĩte, harĩa kando ya rũũĩ, ngathiĩ ngamunya mweũ kũhũthĩra rũhiũ, ngenjera mweũ ngenjera nginya ngakinyĩra ndũma yakwa, ngarenga marũtũ, marĩa nĩ mahuti ma ndũma ngamaiga kando, ndũma yakwa nayo ngamĩthiga ndoro wega, ngacoka ngamĩkĩra ikũnia, ndamĩkĩra ikũnia rĩ, ngathiĩ ngamiumĩria, ngamĩanĩka riũwa-inĩ, ĩkoma hanini ĩkauma maaĩ marĩa ma rũũĩ, yoma, ngamĩbokera makũnia-inĩ ngathiĩ ngamĩita thitoo yakwa, ngamĩita thĩ thimiti-inĩ, handũ ĩtangĩingĩria heho, mũthenya wa thoko wakinya ngamĩoya, ngamĩkĩra makũnia, ngamĩigĩrĩra nduthi, ngathiĩ kũmĩendia thoko.

Gĩcigo gĩakwa rĩrĩa kĩaga mbura, kana kĩagũmĩrwo nĩ wagi wa kĩguũ, tũtithĩnĩkanaga mũno, tondũ rĩrĩa maaĩ makorwo kuo kwa ũingĩ, kana rĩrĩa mbura yurĩte mũno, nĩtũhotaga kwĩigĩra maaĩ matangi-inĩ maya manene manene ma Roto, na tũgakorwo twĩigĩire maaĩ maingĩ atĩ ona mbura yaga, ithuĩ nĩtũkoragwo na maaĩ twĩigĩire, ningĩ tũgacoka tũkenja marima ma maaĩ, atĩ ona mbura yaga, ithuĩ nĩkũgucia tũgucagia maaĩ kuma irima-inĩ, na tũgakorwo tũrĩ na ũingĩ wa maaĩ, koguo tũtithĩnĩkaga mũno, koguo gũkorwo nĩtwĩigagĩra maaĩ matangi-inĩ, nagũkorwo nĩtwenjete maria ma maaĩ, ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa tũhũranaga na wagi wa mbura, na kana wagi wa kĩguũ.

Rũhuho nĩ rwabata mũno harĩ ũkũria wa irio tondũ nĩ rũongagĩrĩra, nĩ rũrehaga wũingirĩrĩku wa rĩera rĩrĩa rĩrĩa tũĩtaga Carbon dioxide, rĩrĩa rĩbatarĩkanaga rĩrĩa mĩmera ĩrakũra. Ningĩ rũhuho nĩ rũteithagĩrĩria mĩmera kwĩyũmĩrĩria rĩrĩa huho nene cioka cigatũma mũtĩ ũcio, kana mũmera ũcio ũkagĩa na mĩri mĩrũmu ũndũ ũtangĩkuuo nĩ rũhuho. Ningĩ rũhuho nĩ rũteithagĩrĩria mahuti kũũma. Mahuti maya momarĩ, nĩmo macokaga magatuĩka thumu, magateithĩrĩria ũkũria-inĩ wa irio. Koguo rũhuho nĩ rwabata mũno harĩ ũkũria wa irio.

Mĩgũnda ĩrĩhagĩrwo kũgerera rũhonge rwa eCitizen, ũgakorwo ũhingũrĩirwo akaunti ya eCitizen, hau nĩ makoragwo mekĩrite paybill ĩrĩa wĩkĩraga ũkarĩha marĩhi marĩa ũbatarĩte ma mũgũnda maku ma o mweri.

Mathĩna ma rĩera marĩa maita maingĩ arĩmi macemanagia namo nĩ mbura ĩkaura mũno ĩgakĩria ikĩro ĩgacũngĩrĩria kĩguo. Kĩguo kĩu gĩũkaga gĩkahata irio ciao irĩa mahandĩte mũgũnda -inĩ. Ũndũ wa kere nĩ riũa, riua rĩkara rĩkahiũha mũno makĩria rĩgatũma mĩmera yũme nĩ ũndũ wa kwaga maĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ rũhuho rũgakorwo rwĩ rũnene mũno rũrĩa mĩmera ĩtangĩhota gwĩtiiria koguo rũkamunyania mĩmera na kĩo kĩguo rĩ nĩgĩũkaga gĩgakua mahiũ ma mũrĩmi rĩrĩa mbura yaura ya neneha mũno na rĩrĩa riũa rĩa rĩa neneha makĩria rĩ mahiũ nĩmahutagio tondũ magĩkoragwo na nyeki kana thara ya kũrĩa tondũ, riua rĩrĩa rĩara mũno nyeki kana thara ũcio ndũkũraga koguo mahiũ mau maita maingĩ nĩũkoraga mahutio nĩ ng'aragu na makahũta magatuĩka magũkua.

Ũkĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa nyũmba cia thogora mũnini, kĩndũ kĩa mbere nĩ atĩ wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ mũkenya, ũndũ wa kerĩ ũkorwo ũhingũrĩte akaũnti ya ECitizen, ECitizen nĩ kuo ũkoragwo wĩihũrĩtie maũndũ maku, mĩaka, kũrĩa waciarĩirwo, na ũgacoka ũkeyandĩkithia na rũhonge rũretwo Boma Yangu, kũu nĩ kuo ũkũheana, ũgũtarĩria mũthemba wa nyũmba ĩrĩa ũrenda, na nĩ ũgũtarĩria ũrĩa ũrĩcirĩhaga, kũguo no nginya wĩihũrithie kwĩ Boma Yangu, na ũngĩenda kũhingũra kũgerera thimũ yaku ya guoko, no kũhihinya star inyanya ithatũ igĩrĩ hash ũhote kwĩyandĩkithia na Boma Yangu , ũhote kuona nyũmba ya thogora mũnini gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya.

Fertiliser ĩrĩa yaheanĩrwo ni thirikari ya Kenya Kwanza, ĩrĩa yaheagwo arĩmi, arĩmi a gĩcigo gĩakwa nĩ magunĩkire nayo na njĩra nene, tondũ nĩ mahotire gwĩkĩra irio ciao bataraitha ĩyo, na cigĩkorwo cia gũkũra na cikiumĩrĩra na maumĩrĩra mega mũno. Nao arĩmi nĩ mahĩmbĩirie bataraitha ĩyo na gĩkĩro kĩnene mũno, tondũ angĩkorwo ni mbembe yaciaraga mahatha mahatha, na kũrĩa mĩmera yahĩaga ni mbaa yekĩrwo fertiliser ndĩigana kũhĩa rĩngĩ nĩ mbaa. Kogwo nĩ yarĩ na ũguni mũnene mũno harĩ arĩmi a itũra ritu kũgerera thirikari ya Kenya Kwanza.

Thirikari ya Nairobi, nĩ yatuire itwa rĩa kũhũthĩra njĩra ya kũrĩha ĩtarĩ ya mbeca, barabara-inĩ ya Express Way, eeh nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo kuo ma ungumania, tondũ rĩrĩa warĩha mbeca icio na njĩra ya guoko, rĩmwe nĩ ciagaga gũkinyĩra thirikari ya Nairobi, no rĩrĩa marehire mũbango wa kũrĩhaga na thimũ, ũtarĩ wa kũrĩha mbia na guoko, nĩmakoretwo makĩona mbeca gwa gĩkĩro kĩnene mũno, na makahota gũkorwo magĩkũria kauntĩ ya Nairobi na njĩra nene mũno, kũgerera barabara ĩno ya Express Way, ĩrĩa maita maingĩ arĩa mageraga nĩ andũ arĩa agĩkĩro kĩa igũrũ, andũ mena indo ciao, kwoguo nĩ ũguni mũnene, harĩ thirikari ya ya Nairobi, kũgerera barabara-ĩno ya Express Way, tondũ marĩhi mothe ma barabara ĩyo, marathiĩ maingĩrĩte thirikari-inĩ ya kauntĩ, kwoguo hatirĩ handũ mbeca irorĩra, ũkĩringithania norĩa moyaga mbeca na njĩra ya guoko.

Tiktok ĩkoragwo ĩĩ ya mwanya mũno tondũ nĩ ĩkoragwo na marĩhi wakinyia arũmĩrĩri kuma ngiri ikũmi. Na nĩ hakoragwo na program ya kũingĩra Tiktok wĩ live, kũrĩa waranagĩrĩria na arĩa makũrũmagĩrĩa, na magatwĩka a gũkũhe mbeca iria itũmagwo akaũnti-inĩ yaku ya Tiktok. Kogwo andũ nĩ mahũthĩrĩte Tiktok na njĩra nene mũno gwĩkũria. Maita maingĩ ũngĩrora ĩna yuthi na andũ aya anini. Nĩo marahũthĩra, kwĩ arĩa marahũthĩra Tiktok kũruta mbiacara ciao, na mbiacara ciao igathiĩ na mbere wega mũno kũgerera Tiktok. Kogwo nĩ ya mwanya mũno, na ni ĩkũrĩtie andũ na gĩkĩro kĩnene mũno.

Mĩtambo ya kũratha rĩera ĩrĩ na ũguni mũnene harĩ mũrĩmi, tondũ rĩrĩa rĩera rĩgũthimwo rĩkoneka hihi kana nĩ gũgũkoro na mbura nene ya matuĩka, mũrĩmi kana mũikari nĩ atuĩka wa kũmenyithio, akeehũga. Angĩkorwo araikara kũndũ kũinamanu, akerwo ambambate kũndũ kũigananĩire, tondũ mbura nĩ ĩkuura ya gĩkĩro kĩnene, ya kĩguũ. Na kũngĩkorwo nĩ mathima rĩera na mona riũa nĩ rĩkwara mũno, kũgĩe na ngaragu, nĩ meraga andũ andũ makorwo meigĩire mũthithũ wa irio na mũthithũ wa maaĩ. Kwoguo mĩtambo ĩyo nĩ ĩkoragwo na ũguni mũno tondũ nĩ iharagĩrĩria o mũndũ o wothe agakorwo ebangĩte na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire kũringana na ũrĩa rĩera rĩkũrathwo.

Ahũri a biacara, rĩmwe nĩmetĩkagĩra kũrĩhwo na marĩhi na njĩra ĩtarĩ ya mbeca, angĩkorwo mũhũri biacara ũcio, hena mũbango ebangĩte wa kũiga kiwango kĩigana ũna kĩa mbeca, kana akorwo ena mũbango na mbeca ciake, kwoguo akona kaba kũhũthĩra mũtaratara ta wa kũrĩha na Paybill, kana kũrĩha na Till, akĩringithania na kũrĩhwo na marĩhi ma mbeca, tondũ rĩrĩa mbeca cioka moko, nĩ igĩaga mabataro maingĩ mũno, ona mangĩ ũtegũbangĩire, no wimwa, wĩ mũbĩacara rĩrĩa ũkũrĩhwo na marĩhi maingĩ ta Paybill, kana Till, nĩũhotaga gũkinyanĩria mĩbango yaku, nokahota gwĩka maũndũ maku ũtekũhũthĩra mbeca ciaku ũru.

Mpesa, harĩ ũheani wa ũtaithio wa mbeca, nĩyakorirwo ĩgĩkũra na gĩkĩro kĩa ihenya mũno na kĩa igũrũ mũno, atĩ ũngĩbatara mbeca ciaku, ndũrabatara gũthiĩ kwara raini bengi, atĩ thimũ yaku kũgerera mũtambo wa Mpesa nĩyo bengi yaku, koguo angĩkorwo nĩũrabatara hihi kũiga mbia, kana kũruta, mũtaratara wa mpesa nĩguo wokire kũhũthia maũndũ macio, ũkĩhũthia ũhoro wa nginya andũ kũigaga mbia rungu rwa maũrĩrĩ, gũthika mbia marima-inĩ, no rĩrĩa mũtaratara wa mpesa wokire, woyaga mbia ciaku, ũgathiĩ ũgekĩra namba-inĩ yaku yathimũ, mbia icio cigakorwo guoko-inĩ gwaku kũgerera thimũ ĩrĩa ũrahũthĩra, kũgerera mũtambo wa mpesa, koguo ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũtũmĩte mpesa ĩtuĩke ya ũtaithio mũnene mũno mabũrũri-inĩ ma Africa. Na to ũguo, kuma bũrũri ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ, nĩmarahota gũtũmanĩra mbeca, kwoguo maũndũ makahũtha, na mũtũrĩre ũgakorwo wĩ mũhũthũ kũmenya atĩ mbeca ciaku noũcitũmĩre mũndũ wĩ kũraihu nawe, na atuĩke wa kũgunĩka, kana ũrĩhĩre indo ciaku cia wĩra, kana ũrĩhe thibitarĩ, mabataro maku mothe noũrĩhe kũgera mũtaratara wa mpesa.

Ũngĩkorwo nĩwoete ngombo ya HELB, ĩrĩa maita maingĩ ĩheagwo arutwo arĩa mathomaga mathomo maya ma igũrũ kana mayunibathĩtĩ kana makorĩnji, njĩra ĩrĩa ũngĩambĩrĩria kũrĩha nayo nĩ gũthiĩ ũkaingĩra mũtambo-inĩ wao wa www.helb.go.ke, Kũu nĩkuo ũngĩkorwo ũkĩhota kũmarĩha ngombo ĩyo, tondũ yarĩ ya kĩguni mũno rĩrĩa wathomaga.

Apu cia thimũ, cia mbeca, nĩ ihothĩkaga mũno gũkĩra kandi cia bengi, tondũ Apu ici mũndũ ahotaga gũcihũthĩra kũgerera thimũ yaku ya guoko, atĩ ũngĩbatara mbeca ciaku, no kũingĩra Apu-inĩ ya M-pesa, kana ya bengi ta ya Equity, okoo nĩ kũruta ũrute mbia, okoo nĩ kũiga ũraiga, angĩkorwo nĩ motungata ũkwendaga kũrĩha ũkarĩha, kũgerera Apu, ũkĩringithania na kũrĩha na kandi, tondũ kandi maita maingĩ nonginya ũthiĩ bengi, no thimũ yaku wĩnayo guoko, kwoguo Apu cia thimũ-inĩ yaku ya guoko, na nĩũrahota gwĩka maũndũ maingĩ megiĩ mbeca, kwoguo Apu nĩ njega, ũkĩringithania na kandi cia bengi.